Njoyaga gĩtũngũrũ, ngagĩtinangia, ngagĩĩkĩra thuburia-inĩ, ngoya mboga ĩno ngamĩtinangia, ngacoka ngaharĩria nyanya, ngoya thuburia ĩo ĩna gĩtũngũrũ ngamĩigĩrĩra riko, ngakia mwaki, ngekĩra maguta makũigana, ngakaranga gĩtũngũrũ kĩu kĩahia ngekĩra nyanya ngaciuruga ikahia ngacoka ngekĩra mboga ĩyo ngauruga, ngekĩra cumbĩ wa kũigana, ngamĩkunĩkĩra ngamĩhe ta ndagĩka ta ithano ĩgakorwo ĩhĩte ngamĩteng'ũra.

Nĩ tũbũri tũranyua iria na mĩcuba, nĩtatũraigania iria tũronga harĩ manyina, ũguo tũkongererwo iria nĩguo tũnyotoke. Kana gũkorwo tũtirendwo tũonge tũtikahacie manyina tondũ nĩ tũingĩ mũno.

Nyambaga gũcitherũkia gwa kahinda ka ithaa rĩmwe, ciahĩa ngaharĩria gitũngũrũ, nyanya, karati, ngakaranga gitũngũrũ na ngekĩra maguta maingĩ nĩguo icame wega, ngacoka ngekĩra nyanya ngauruga nginya ihĩe, ngekĩra karati ngauruga, ngekĩra maĩ manini ngakunĩka ta ndagĩka ikũmi, ngacoka ngekĩra njahi ngauruga, ngacihe ndagĩka ithano igakorwo ihĩte ngateng'ũra.

Andũ maratwarana makĩaranagĩria, kũrĩ na mũndũ aronekana ta arathikĩrĩria, ũngĩ nake nĩ ta aroria kĩũria kana kũũrĩrĩria ũndũ, angĩ maratheka nĩtondũ wa ũndũ ũrĩa ũrarĩrĩrio, na ũngĩ nĩ ta atarĩ ũndũ-inĩ ũcio, no gũthikĩrĩria arathikĩrĩria.

ĩĩ, ndaingĩrire ngari ngĩthiĩ thabarĩ ya kũraihu, twarĩ andũ matukanĩte, anake, athuri, atumia na airatu. Tũrĩ njĩra-inĩ mũthuri ũmwe akĩambia kũnyua thigara, ũndũ ũria wahinyĩrĩrie mũno, tondũ nĩndowĩ ũrĩa mũtwe ũndĩyaga nĩ tondũ wa mĩnungo. Ngĩambia kũigua gũtahĩka, no ndianera mũndũ tondũ nĩndetigagĩra mũno.

Thiaga ngagũra mũrigo na mbeca icio, ngacoka ngawendia nyongereire baida, kũlingana na ihinda rĩrĩia ũgũikara nĩngũmenya kana nĩguo ngũgũra, ndĩwendie rĩngĩ kana ngũre kĩndũ kĩngĩ, na kaingĩ nĩndoraga thoko ũrĩa ĩtariĩ, ngamenya nĩkĩĩ ngũrehe nĩguo kĩhe baida njega, na hote gũcokia mbeca ciakwa iria ciothe hũthĩrĩte.

Kũmenyerera kĩrĩa mũndũ arona ta kũhingũra bengi na kũigithia, tondũ wanangĩku nduonekaga andũ matarĩ na mbeca, mũno makĩria nĩ rĩrĩa mũndũ arĩ na mbeca. Ũgakora mũndũ nĩetukanirie na akahũthĩra mbeca icio na maũndũ matagĩrĩire, na angĩkorwo e na handũ ha kũigithia wanangĩku ũcio no ũnyihe mũno.

Nyambagia na kũnũra makoro macio, ngacoka ngatinangia na gatagatĩ, ngamĩthambia wega, ngacoka ngamĩigĩrĩra riko nĩguo ĩtherũke, ndĩikaraga riko ũguo, ngamĩhe ndagĩka ta ikũmi na ithano, ngamĩtengũra, ngeterera ĩhore, ngacoka ngamĩoya kenyũ gwa kenyũ, ngaruta mĩri yayo. Ndarĩkia, ngekĩra maguta thuburia-inĩ, na ngamĩigĩrĩra riko. Maguta mahiũha ngekĩra mĩanga ĩyo maguta-inĩ macio, nĩguo ĩgĩe na mũcamo mwega.

Ndĩciĩthambagia, ngatinangia tũcũnjĩ tũnini tũnini, ngaharĩria gĩtũngũrũ, nyanya, na ngakorwo ndĩna nyama ya gũthĩo, nĩguo mũcamo ũkorwo ũrĩ mwega. Ngoya thuburia, ngekĩra gĩtũngũrũ na maguta makũigana, ngacoka ngaigĩrĩra riko, gĩtũngũrũ gĩkahĩa, ngekĩra nyama ya gũthĩa, ngamĩhe ndagĩka ĩmwe ngĩmĩkorogaga, ngacoka ngekĩra nyanya, ngaciĩhe ndagĩka nini nĩguo ihĩe, ngacoka ngemĩkĩra maaĩ matarĩ maingĩ ngakunĩkĩra, nĩguo ĩhĩe, ngacoka ngekĩra irio icio ngatukania, ngaciĩhe ndagĩka ta ikũmi na ithano igakorwo ihĩte, na ngaihũra ngarĩa.

Mũrĩmi wa karati nĩ kũgetha araciĩgetha, akamba gũciiga mwena-inĩ nĩgetha aciũnganie, aciĩbangĩre handũ hega. Ningĩ hakahana ta atarĩ kũgetho igethetwo nĩ andũ, nĩ tarĩ macini ĩciĩgethete, nĩguo andũ macoke moke maũnganĩtie, magĩciĩkĩraga handũ harĩa hagĩrĩire.

Kĩndũ gĩothe kĩrĩ handũ harĩa kĩigagwo nyũmba, ũguo rĩrĩa kĩrahũthĩka, ndigagĩrĩra nĩgĩacoka o harĩa kĩagĩrĩire, nĩguo nyũmba ĩikare ĩrĩ theru ĩtarĩ na maindo manyaganĩte kũndũ guothe. Mũno mũno, hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ maakoma, nĩ thiaga ngabanga nyũmba, nĩguo kĩroko ndĩgakorwo ndĩna maũndũ maingĩ ma gwĩka, ona ningĩ ndigacererwo nĩ handũ harĩa ingĩenda gũkorwo ngĩenda gũthiĩ.

Nĩ ngoragwo na handũ nyandĩkĩte maũndũ marĩa bataire gwĩka o mũthenya, ũguo nĩ nũmagĩrĩra maũndũ macio itegũtigithĩria, ta gũthambia nyũmba yothe, kũhura ndirica, gũthambia indo na kwara itanda. Na ningĩ nĩ ngoragwo na watho atĩ kĩrĩa mũndũ ahũthĩra agacokia harĩa aruta, nĩguo nyũmba ĩgĩikara ĩbangĩkĩte wega.

Mweri-inĩ wa kana, ihinda-inĩ rĩrĩ irio ikoragwo ikĩmera, na nĩ rĩo mĩgũnda ĩkoragwo ĩrĩ mĩthaka mũno, tondũ mbura ĩkoragwo ĩkiura na nĩ ĩtũmaga irio ithakare na mĩgũnda yothe ĩkorwo na rangi mũhananu. Mũno makĩria kũndũ kũrĩa kũaraganu, gũthakaraga mũno ũndũ mũndu atangĩĩrigĩrĩria kũhũra nginya mbica.

Mũndũ agũthiĩte kũrĩ ndagitarĩ wa mahiũ, erwo indo iria abataire nĩ kũgũra. Ũguo athiĩ harĩ nduka ĩrĩa yendagia indo cia mahiũ, andĩkĩrwo indo icio karatathi-inĩ kau, na mbei yacio na mbeca iria ciothe irabatarĩkana nĩguo aheyo indo icio arabatara.

Wambere nĩ kũmenya atĩ mũndũ ũyũ ekĩrĩte mbangiri ĩyo nĩ wa bũrũrĩ wa Kenya, na kerĩ anyĩtĩte mbeca cia Amerika, ũkona atĩ, nĩguo mũndũ ũyũ akorwo na mbeca icio, no nginya akorwo e-bũruri ũcio kana araruta wĩra o bũrũri-inĩ no, ararutithania na andũ a bũrũri ũcio nĩgũo makamũriha na mbeca icio cia bũrũri wao.

Rĩmwe na rĩmwe nĩtũhingũraga mĩrango na ndirica, nĩguo rũhuho rũingĩre, naguo ũrugarĩ ũnyihe, na rĩngĩ nĩtũhũthagĩra ngango, mũno mũno ũtukũ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atangĩhingũra mĩrango.